Gik makelo mor kae gin kaka jamni makwayogi, nikech koluwore kod jamnigi wayud wanyalo yudo chak kuom gi kata ring'o. Kendo piny mang'ichni miyo gini bedo maber.

Pidho gwen en tich maber kendo kokalo pidho gwen inyalo yudo pesa mang'eny kendo gwen konyuol tong'go inyalo uso kendo miyud pesani. Gweno inyalo tiyo kode kaka chiemo kendo onyalo pidhoni joot.

Weche man kod ohala kae gin kaka weche mag gari kendo kendo apikni motingo dhano gi mamoko.

Tijni ahere nikech omiyo dendi bedo motegno. Kendo kata tuoch manyalo yudi ok ng'eny nikech ibedo ka in gi ngima maber kaluwore kod tijni.

Pichani nyiso picha mar bank kendo jomoko obet ei bank kanyo. Jomoko bende ochung' itelo negi kendo nyiso ni jomoko obiro kao pesagi e bank kata jomoko obiro keto pesagi moko e bank.

Tijni en tich maber ahinya kendo koluwore gi tijni ing'iyo gik midhi nyiewo kendo ing'iyo pesa minyalo tiyo go kendo ing'iyo kwan pesa duto madwarore mondo inyiewgo kata gik midwaro.

Tijni ni gi nengo e aluorawa nikech en tich mamon mang'eny timo kendo en eyo ma gimanyo godo chiemo ma ginyalo pidho godo nyithindgi. Kendo tijni mondo itime nyaka ibed ng'ama nigi pesa ka ekorka inyalo time.

tijni en tich maber ahinya kendo en tich mahero. pidho diel en tich maber nikech diel nyalo mii chak , diel nyalo mii ringo kendo inyalo use to kaponi en diel manyuol nyathine no kata kodongo inyalo use kendo inyalo yudo go pesa migerri godo

Weche duto man kod nego kae gin kaka, yath, makas, inhaler mitiyo godo kaachiel gi bank mogor e msalaba.

pichani tangonwa dhiang monindo piny kendo osechak yange kendo gidhi mbele gi yange manyalo nyiso ni dhiang ni nothoo kaluwore kata gi tuo moro kata nobedo ni ne ginege mondo gine kata kaka ginyalo chiemo

Tij pidho yien en tich maber ahinya. Yien kosepidhe modongo, ogeng'o gik mang'eny kaka yamo kendo okelo koth. Yamono nyalo seche moko nyalo goyo kata ot piny to iyudo ni yien no kosedongo kendo odhi geng'o yamono.

Tijni mondo itime nyaka ibed ng'at ma ong'eyo tiyo kod kompiuta, kendo nyaka ibed ng'ama osomo thieth malong'o. Eka koro eka ibiro ng'iyo gimoro amora, ng'eyo gimoro amora matimore kata gim a chando nyathi.

Chiemo ni kilose, mokuongo, nyaki ilos mach maduong' ma mach liel maber. alafu ikaw opande mar ring'o kendi ichuoe kedi matin. Kisetimo kamano, tikaw chumbi tipore e chiemo no, alafu ikaw chiemo no tiketo put mach tiloke mos mos minee ka color ne chako lokore

Tijni en tich maber ahinya kendo en tich makelo pesa mang'eny kendo pesa no kiyudo inyalo gerri go kendo inyalo lokogo ngimani kaachiel kata gi ngima anyuolani.

Pichani lero picha mar joot kendo nyiso ni gimor ahinya nikech gin gi chiemo mang'eny embelegi kaka soda, machunga ,rabolo, kuon kendo gichalo joma nigi mor ahinya.